ĩĩ mbembe nĩ ciĩkaga wega tĩri-inĩ wa mũthanga, no itiĩnyitagĩrĩra, mĩri yacio ndĩnyitagĩrĩra. Nĩ ciendaga tĩri mũmĩrĩru hanini, nĩgetha cianeneha, mĩri ĩkahota kwĩnyitĩrĩra

Ici nĩ mbeca cia Kenya mũthemba wa koini. Koini ya mbere ya ciringi kĩbaũ. Koini ya kerĩ nĩ ciringi ikũmi. Koini ya gatatu nĩ ciringi imwe. Koini ya kana nĩ ciringi ithano. Na ũria koini ĩna namba nene noguo ĩ ya mbeca nyĩngĩ.

Gũkũ nĩ kũrĩa tabarĩra cia thirikari iheanagĩrwo, mũndũ athiaga kũheo motungata ta, kuoya kĩbandĩ kĩeru, kana gũcenjerio kĩbandĩ, kũheo tabarĩra cia Kenya Revenue Authority, kũheo tabarĩra cia National Health Insurance, nĩyo ũmũthĩ ũyũ ĩretwo SHA, na matabarĩra mangĩ maingĩ ma thirikari handũ wa gũtinda ũgĩthiĩ honge ingĩ nyingĩ cia thirikari